Ũndũ wa mbere ingiuga atĩrĩrĩ, reke maratathi marĩa mũndũ aheago mwahikania-rĩ matũike ma tũhũ. Then ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ mũndũ ũrenda gwĩka ũhiki-rĩ na ndarĩ na ũhoti wa gwĩka-rĩ nĩmacangithagĩrio, thirikari ĩkamaheaga mbeca nĩguo makahota gwĩka ũhiki. Tondũ kwĩna andũ aingĩ mũũno marenda kũhikania no matirĩ na mbeca cia gwĩka ũhiki ũrĩa, tondũ andũ nĩ marĩũka, nĩmarĩrĩa omatire na mbeca icio cĩa kũruta. No njũge atĩrĩrĩ, thirikari reke ĩteithagĩrĩrie ngĩnya acio matarĩ na nĩ marenda kũhikania. Makamarũgamagĩrĩra okoro nĩ ũhoro wa irio, maũndũ marĩa mangĩ mothe marĩendekana, thirikari ĩgakoragwo nio ĩratuika atĩrĩrĩ, nĩo ĩkũrũgamĩrĩra maũndũ macio mothe.